Ole nyalundai kosup ketiik ap matatu ko nyalu korat icheget mosipishek asikotaret icheget indapitu nyasutiet ko imuch koter icheget ak koter piik che pune karit noton. Ak kora ko maynalu konde piik che chang' kariit orit. Ak kora ko nyalu kosup ichek ng'atutik chepo oreet. Ak kora ko nyalu kong'alalchin ak kokashin ak chepune matatu inoton asimapit terchinet en icheget, noton agere ale tuguk che pendi kotareti ichek ak koparchi piik kole kararan en icheget.

Kitabut netaa nenyolu kotinye temik ko kitabut neboru tukuk chekaal temindet sinyokoboishen inendet en imbarenyin ak kiitabut kora neboru tukuk chekaalda temindet inendet ko kitabushe chon koborchin temindet kolee tian tukuk chekoboishen alaa tian tukuk chekamanda en imbarenyin ko noton kokochin kolee kosich rabishek alaa kosich asara en imbarenyin, kitabut akee ko kitabut neborchin tukuk alaa kerichek chenyolu koboishen en imbarenyin, noton kotoreti konai kolee kerichek achon che kororon ak koimuch kobar tiongik, ko choton okere olee toreti temindet.

Siretab nyasutik kotoreti temindet konai kole wendi kosiche ine baida alan siche ine hasara en imbarenyin, ak kora kowendi kotoreti inendet konai tukuk che imuch koyai sitakotes minutik chechiket en imbar, ak kora kotoreti inendet konai kole tot koripto ano kiagik chechiket asikotes tukuk cheu chego, ako toreti inendet kora konai kole kinyoe inendet tugchik au, ako choton ii akere ale kowendi kotoreti temindet ak kobos ngalekab hasara en imbarenyun akobo kamanut siret.

oleimuch konyorundo kotab rabishek tabu chetinye mengik chemengech ko koyai ichek tuyoshek ak bichoton ak kokoshin icheket ak koker oleimuch kotoretito icheket koimuch koboishen ichek boishek chebo kokewet ak asikwororchi ichek tabushek chenyoru icheket, kora koimuch koboishen ngalekab soet ak koyai tuyet icheket, kochoton okere olee kobendi kotoretokse icheket, kora koimuch koyokto alaa kosir biiik cheimuch ibakoswa kiit neyoe temik choton en imbarenik ko choton okere olee bendi kotoreti.

Bongonutik chelelach chekose temik tonyorchike ko keliban icheket rabishek chebo maana ko kwendi kotoreti ichekket asikobit kobarait temset nenywanet, ak kora konyolu kikochi icheket tukuk alak ko moshinishek cheimuch koboishen en imbarenywan ak kora elemukto kobos nyosutik en imbarenywan ko ketoret icheket kikochi tukuk cheu kerichek sikobit kobar icheket tiongik ak kobos ngemet en imbarenywan ak kora konyolu kengololchi icheket eleimuch kobarait temishet nenywanet.

Microfinance kotindo komonut neoo en temik ngamun imuch kotoret icheket yoon kosich nyosutik en imbarenywan, ndoyon kabit nyosutiet nebo tiongik cheangem imbarenywan koimuch kikochi icheket rabishek asikonam kotem imbarenywan kora alaa ndo yoon kalal mashinishek cheboishen icheket en imbar koimuch kwolchi icheket mashinishek che mpyoen, ak kora koimuch kobesendechi ichek chepkondok cheimuch koname ak kobarait imbarenywan ko choton okere olee bokomonut neoo ngalekab microfinance amun wendi kotoreti mising temik en.

Kikokochi icheket kolewen sukulishek chemoche en olemiten icheket kosir ndoyon kotobendi sukulishek choton, konoton okere olee kikoboshi ichek ngalekab chepkondok chekotoboishen icheket ak kora ko kikokochi biik konai tukuk alak cheimuch ibakoyai icheket en sukulishekab barak, kikokochi ichek kora konetke tukuk chechang akobo sukulishe choton komaba icheket, konoton kokochin ichek kotech noyet komaba icheket konoton okere olee kikoik komonut neoo muswoknotetab kasari ngamun wendi konoe chito tukuk chechang soiti.

Kororonutikyik ko kikokochi biik chechang alaa kipsomaninik konai ak kobo tukuk chemokuiyo icheket en yoon miten kilas ak kikokochi icheket kora kosomonchike icheket yoon momiten konetindet nenywan, ak kora ko kikochob somanet koik roisi ngamun imuche kipsomaninik koteben icheket tiemutik chekokikochi komiten sukul ak ko noton okere olee bokomonut mising muswoknotetab chatgpt ndamun kikokochi biik chechang ak koyai koik roisi en tiemutik ak kora koimuch kotoret icheket kokuiyo mising tukuk.

Chang' komonutik ngoboisien chito moshinit nebo ATM. Netai koimuch konem chito rabisiek chechang' soidi kosir yon kotoendi tuget. Ak kora ingobokonem chito rabisiek en ATM koimuch kikochi inendet risit ko risit inoton ii kotoreti inendet ndokichoren rabisiek chorik koimuch kisib ngamun iboru kole kobo konem inendet rabisiek en ATM. Ak kora kotoreti inendet konem ngamun moshinit nebo ATM kotindo ripset nekim soiti kosir tuket. Kochoton okere ole bo komonut neo ingeboisien ATM konem rabisiek chito.